Kĩndũ kĩrĩa kĩega gĩakũhũthĩra hingo ĩrĩa ũkũruta thaburia ĩna irio kuma mwaki-inĩ, makĩria mũndo handũ ha kũhũthĩra gĩcunjĩ kĩa nguo nĩ wega kũhũthira indo cia kũnyita, tondũ kaingĩ na kaingĩ hingo ĩrĩa ũkũhũthĩra gĩcunjĩ kĩa nguo no gĩtũme ũhĩe nĩ mwaki kuma thaburia-inĩ ona kana riko-inĩ hingo ĩrĩa thaburia ĩgũkorwo ĩhiũ kana hingo ĩrĩa mwaki ũgũkorwo wĩ mũnene, nĩkĩo ingĩenda kũruta na indo iria cihũthĩkaga kũruta irio mwaki-inĩ.

Ũyũ nĩ ũhoro wa ma, atĩ andũ amwe na nĩ ũhoro ũkoretwo wĩna andũ aingĩ atĩ andũ amwe nĩ makoragwo makĩrĩyanĩra thani iria makoragwo makĩhũthĩra hamwe na ngui ciao. Na ũndũ ũyũ nĩ wa mũtino mũnene mũno harĩ maica-inĩ ma mũndũ kana ũtũrũ-inĩ wa mũndũ. Ũũ nĩ kũringana na ũthuthuria wa mĩrimũ ya ngui ũrĩa ũkoragwo wĩkĩtwo nĩ atĩ ngui mũngĩrĩra thani ĩmwe nayo no ĩkorwo ĩgĩcũngĩrĩria kũgwatia mĩrimũ ĩtiganĩte ya ngui na ĩria ĩngĩ korwo ĩ ya ũgwati mũnene mũno harĩ maica-inĩ ma mũndũ. Handũ ha gwĩka ũũ andũ nĩ makoragwo makĩheyo ũtaro atĩ thani ĩrĩa megũkorwo makĩhũthĩra thĩiniĩ wa kũhe ngui ciao irio citigakorwo cigĩtukana na thani iria makoragwo makĩhũthĩra hingo ĩrĩa mekũrĩra kana maũndũ mangĩ matĩganĩte.

Gwĩthamba magũrũ mbere ya gũthiĩ gũkoma nĩ ũndũ mwega. Ũũ nĩatĩ wambere rĩrĩa ũgũĩthamba magũrũ mbere ya ũthiĩte gũkoma, nĩgũteithagia mĩrĩngĩti yaku, ona kana mĩkondoro yaku ĩgaikara ĩ mĩtheru tondũ ndũgũtwara gĩko kĩrĩa warogota kana gĩko kĩrĩa wauma nakĩo ndũgũkĩhota gũgĩtwara mĩrĩngĩti-inĩ kana mĩkondoro-inĩ. Wa keerĩ gwĩthamba magũrũ mbere ya ũthiĩte gũkoma nĩũndũ wa bata mũno tondũ nĩũteithagia mũndũ gũkoma na thayũ ũtekũĩgia kana ũtakũgio nĩ ũndũ wa gĩko kĩrĩa ũngĩathiĩ nakĩo gĩtanda-inĩ. Wagatatũ naguo , gwĩthamba magũrũ no kwega tondũ nĩgũteithagia kũrĩ andũ arĩa matinda mekĩrĩte iratũ matige kũnunga magũrũ ona oho makome mahorerete na nĩguo mũndũ akona toro wega.

Ndĩ ta mũkenya ona kana raia wa kawaida he maũtaaro manini ingĩenda kũhe dereba igũrũ rĩgiĩ mĩtino ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩongerereka thĩinĩ wa ica ikuhĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyu witũ wa Kenya twendete. Wa mbere nĩ kũmera atĩ hingo ĩrĩa dereba egũkorwo agĩtũarithia ngari, agatigĩrĩra atĩ ndanongerera speed ĩrĩa abatiĩ gũkorwo agĩtũarithia nayo. Na o ho agatũarithia ngari na ũbacĩrĩru mũnene mũno. Wa kerĩ ũndũ ũrĩa ingĩenda kwĩra matereba maitũ nĩ atĩ, rĩrĩa egũkorwo agĩkua athii, agatigĩrĩra atĩ athii arĩa akuwa nĩ mũigana wa gĩkĩro kĩrĩa erĩtwo kana watho ũhĩtũkĩtie ahote gũkua athii acio.

Ĩtũmi ĩria citũmaga mũciĩ ĩtũ ĩkorwo ĩkĩhĩa nĩ mwaki kaingĩ na kaingĩ, wa mbere nĩ atĩ mũciĩ ĩtũ nĩ ĩhĩyaga nĩ mwaki nĩ mĩtino ya kũriganĩrwo kana hingo ĩrĩa mũndũ egũkorwo akĩruga akĩhũthĩra tuge ta ngasi agatiga riko rĩake rĩ ũguo na akariganĩrwo na agathĩĩ gwĩka maũndũ mangĩ hihi agathiĩ kwĩrorera tibi, kana rĩngĩ agathĩĩ toro agatiga mwaki ũguo irio cikĩhĩa cĩawiki na macũngĩrĩra maguo ũgakora mũciĩ waku nĩ wahĩa. Wa kerĩ naguo gĩtũmi gĩa kerĩ nĩ gũkorwo atĩ hingo ĩrĩa andũ megũkorwo magĩkĩra thitima handũ ma mete andũ arĩa mabatĩ gũkorwo magĩkĩra thitima na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ta a Kenya Power mũndũ agakorwo akĩĩkĩrĩra thitima ũru na macũngĩrĩra agoka gwĩcina. Wa gatatũ naguo nĩ hingo ĩrĩa mĩcĩĩ ĩrĩa ĩkoragwo na agucia a thigara mathiyaga makĩrekagia tũcunguruma tũrĩa makoragwo magĩte twĩna mwaki, tũcunguruma tũu tũgacũngĩrĩria mwaki gũtuthũka kaingĩ na kaingĩ.

Ũyũ nĩ ũhoro wa ma atĩ endia nĩ makoretwo makĩhũthĩra ithimi irĩa citarĩ cia kĩhoto gũthima mbembe. Kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie ũhoro ũyũ kũhanĩka mũno, nĩ atĩ wa mbere endia nĩ mahetwo wĩyathi kana gũkorwo atĩ hatirĩ mũndũ ũngĩhota gwĩciria kana amenye kana ahote gũkinyĩra kinyi ũhoro ũcio harĩa mwendia ũcio arathimĩra mbembe ici. Oho ũhoro ũhotekekete atĩ mwendia ũyũ no ahote gũthoga macini yake na ndũmenye na macini ĩyo ĩgathogwo ũndũ atĩ athima mbembe ĩgakorwo ndĩrathima ũrĩa kwagĩrĩire no ĩrathima bainda ĩgathiĩ gwake, na ũrĩa ũngĩkũo nĩguo ũhoro ũyũ ũkorwo ũkĩrũngwo, nĩ atĩ nĩ gũbatiĩ kũrutwo watho, mwendia ũrĩa ũkuonekana agĩhũthĩra ithimi citarĩ njega akanyitwo kana akahũrwo baĩni na akahingĩrwo.

Rĩera rĩa thitima nĩ rĩũragaga andũ aingĩ, na kĩrĩa gĩtũmaga thitima cikorwo na mĩaki mĩciĩ-inĩ itũ, wa mbere nĩ atĩ, andũ aingĩ mĩciĩ-inĩ itũ, nĩ mahũthagĩrĩria ũhoro wa gũĩkĩra thitima, kana gwĩkĩrĩrwo thitima nĩ andũ arĩa mahetwo ũigĩrĩrĩki ũcio nĩ thirikari ya Kenya nĩo andũ a Kenya Power. No andũ aingĩ nĩ mendete gũkorwo makĩĩkĩrĩra thitima nĩguo mekĩre na njĩra cia ngungio na njĩra iria megũkorwo matekũhota, makĩrĩhaga mbeca nini kana matekũrĩha mbeca cia thitima icio. Na hingo ĩrĩa megũkorwo magĩkĩra thitima ici nĩ macũngagĩrĩria gũkorwo magĩkĩra na njĩra ĩtarĩ njega ona hanini.

Gũkua indo kũhũthĩra ngari cia moko handũ hagũkua na moko we mwenyewe nĩ kũhũthagia mũndũ na nĩ gũkoragwo na ũgunyi mũnene mũno, wa mbere nĩ atĩ hingo ĩrĩa ũgũkorwo ũgĩkua indo ũkĩhũthĩra ngari cia moko nĩ ũkoragwo ũkĩnyihia mathaa marĩa ũgũkorwo ũkĩhũthĩra handũ ha ũrĩa ũngĩhũthĩrire ũgĩkua indo icio we mwene. Wa kerĩ naguo, kũhũthĩra ngari cia moko gũkua indo ,nĩ gũtũmaga mũndũ akue indo nyingĩ o hamwe handũ ha ũrĩa ũngĩkuire tũindo tũnini ũgĩkua we mwenyewe.